Mũndũ ekũhanda irio, no nginya ũbuatĩrĩre na ũbuatĩrĩre makinya mega na marũmu nĩgetha ũgĩe na magetha maingĩ kana ũgĩe na maciaro kana matunda maingĩ. Kwa mũhiano, ndũma, rĩrĩa wahanda mĩeũ kũrĩa ngurumo, nĩgetha mĩeo ĩyo ĩkũre ĩ mĩingĩ, no nginya ũmĩkĩre thumu, ũmĩarĩre mahuti, nĩgetha ndĩgate maĩ okorwo kwĩna riũa, ũmĩrĩmĩre ria nĩgetha ĩkorwo na kamweke ga kũmera ĩ mĩingĩ na kũruta ndũma nene na ndũma citegũthũka.

Nĩ kũrĩ imera imwe tũhandaga twĩna matanya ma atĩ nĩ gũkuura, no rĩngĩ gũkarega kuura. Kwa mũhiano ũngĩkorwo nĩ ũratanyĩte mbura ya kĩmera, na ũraugĩte ũkũhanda mbembe. Ũkahanda mbembe, na mbembe cikĩhandanagĩrio na mboco, igacoka mbura ĩyo ũratanyaga ĩkarega kuura. Mbembe icio gũtirĩ urĩa cigũthiĩ cikũre, o na citikuuma thĩ tondũ mbembe ndĩngĩgĩkũra ĩtarĩ na kaũgunyũ kanini.

Ti mĩmera yothe ĩhotaga gwĩtiria gũcenjia kwa rĩera. Kwa mũhiano waru, waru nĩ ndonete mohoro-inĩ ma Inooro, atĩ kũria Nyandarũa andũ mahandĩte waru mĩgũnda-inĩ yao, mecirĩtie atĩ heho ndĩgũkorwo ĩnyingĩ, no heho ĩkĩhuha mĩrũri, ĩgĩũka ĩyothe, ĩgĩuka nginya na mbaa, waru cikĩhĩa ciothe nĩ mbaa, kwoguo mbaa, nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩtũma mĩmera ĩmwe ĩhĩe kana ĩthũke.

Ũnoru wa tĩĩri nĩ kuuga atĩ, tĩĩri ũcio nĩ tĩĩri wĩna indo iria ciothe cirabatarĩkana nĩ mũmera, nĩgetha ũkore wĩna hinya na ũkorwo wĩna na maciaro wĩna na maciaro kana matunda maingĩ. Kwa mũhiano ũngĩhanda nyeni tĩĩri-inĩ mũnoru, nyeni icio cikuuma, cigũciara ciĩ nyingĩ na cikorwo ciĩ nduru. Ũngihanda kĩndũ ta mboco, mboco ĩyo ũgakora nĩ ĩraihũria mboco wega, ĩgakorwo ĩna mboco nyingĩ na cikauma ciĩ nyingi kana ũkona wĩna baita nene mũno na irio nyingĩ.

Rĩrĩa mũndũ ekũgetha irio na kwa mũhiano ũkorwo nĩ wa rathimwo na irio nyingĩ kana magetha maingĩ, kwa mũhiano no ũkorwo wagetha mbembe kana mboco. Kwoguo mbembe ici nĩgetha ciikare gwa kahinda karaihu rĩ, na mboco ici o taguo ciikare gwa kahinda karaihu citegũthũka rĩ, ũbatiĩ ũthiĩ ũcianĩke riũa-inĩ, nĩgetha ciũmagare, ciũmagare biũ, biũ biũ nĩgetha cihote gũtũra matũkũ maigana ũna. Ũkorwo nĩ kĩndũ ta waru wagetha, kana karati kwa mũhiano, karati icio no nginya ũcithambie, ũcithambie wega, nĩgetha ciikare wega na gwa kahinda kana thikũ iria cibatiĩ gũikara.

Ingĩtuĩka mĩnĩcita wa ũrĩmi, ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka, nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi othe nĩmakinyĩrwo nĩ maĩ ma kũigana, ũndũ wa kerĩ, njoke ndĩmahe bataraitha na mbegũ irĩa njega cia kũhanda, ũndũ wa gatatũ nagũo nĩkũmethera thoko. Gwetha thoko nĩgũthondeka factory, gwetha thoko cia kwendia na nja wa bũrũri, gwetha thoko gũkũ thĩ-inĩ wa bũrũri nĩgetha mĩtũrire ya arĩmi, wanjikũ igacĩre wo ma.

Gũthoma kompiuta nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, na koguo rĩrĩa ũgũtua kũruta mũndũ kompiuta, ũkwamba ũmwonererie maũndũ mothe marĩa me kompiuta-inĩ ĩyo. Ũcoke ũmũthomithi maũndũ mau me hau thĩiniĩ wa kompiuta ĩyo na ũmũthomithie kũmihũthĩra. Ũmwonie ndemwa ciothe na ũmũonie thaĩni ciothe iria ciĩkĩragwo harĩa gĩcicio-inĩ kĩa kompiuta, kana kompiuta-inĩ thĩinĩ nĩgetha ũthondeke kĩndũ kĩrĩa ũrenda. Wamwonereri maũndũ mau, ũcoke rĩu ũmũnengere aambie kwĩruta we mwene.

Rĩrĩa waingĩra Sacco kana wauga nĩ ũkũigithia kũrĩa gwa Sacco, nĩ kũrĩ mawega maingĩ mũno. Kwa mũhiano, rĩrĩa ũraigithia gwa Sacco, no wũigie wũige mbeca ciaku ciciarage o mwaka. Ũndũ ũngĩ no wũige mbeca ciakũ gwa Sacco na waambie kũgũra shares kũu, nĩgetha ũkorwo wĩna gĩcunjĩ, makũhe gĩcunjĩ gĩaku kĩrĩa wagũra. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, thĩiniĩ wa Sacco nĩ kũrĩ marũni, marũni ũtarateng'erio kũrĩha, mena interest cia thĩ hanini gũkĩra cia bengi. Kwoguo, Sacco nĩ njega.

He mũthaki ũmwe wa mahinda meho mahĩtũkĩte, wetagwo Kahata. Kahata arĩ mũthaki mwega mũno wa mũbira, nĩ oĩkaine nĩ abungaga mabao, nĩ ahotaga gũcenga andũ na athomagĩra kũrĩa thukuru wa sekondari wa Chania, kũrĩa Thika. Mũthaki ũcio ũngĩ nĩ Mariga. Mariga nake arĩ mũthaki warĩ gatũ, na nĩwe mwene app ya kũ bet ĩtagwo Betika. Ũcio ũngĩ nĩ Wanyama. Wanyama nĩ oĩkaine nĩũndũ nĩahotete, kĩheo gĩake nĩ kĩhotete kũmũtwara nginya timu-inĩ iria cia Ngeretha, nĩ kuo arathakĩra gwa kahinda gaka.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, nĩgetha mũhiki kana mũirĩtu ahike, nĩ ambaga kũracĩrio. Kũracĩrio nĩ gũthiĩ kuuga, mũgatwara mbũri, mũkarĩanĩra na athoni na mũgakena. Ũndũ ũcio ũngĩ, nonginya mũthiĩ eeh cai wa ũhiki. Cai wa ũhiki nĩ nĩ party ĩrĩa ĩkagwo wakamũira ũhiki ũkĩte. ĩyo ĩngĩ, igongona rĩu rĩngĩ nĩ rĩa ũhiki. Magakĩhikania, magekĩrana mbete. Igongona rĩa mũico narĩo nĩ kũgurarĩrĩria. Mũgatwara indo irĩa ciatigarĩte cia gũtwara kũrĩa kwa mũhiki.

Andũ akũrũ nĩmabatiĩ kũheo itĩo, na kogwo rĩrĩa twareragwo nĩtwonagio kũhe andũ akũrũ itĩo. Ũndũ wa mbere wonagio kũmageithia, ũkamageithia na gĩtĩo kĩingĩ, ũkamageithia na moko merĩ, no kamoria kana methayũ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩokorwo mũndũ mũkũrũ nĩagũkora weikarĩte thĩ na hatirĩ na gĩtĩ kĩngĩ, ũbatiĩ ũkamweherera nĩgetha aikare thĩ tondũ nĩe akĩrĩ mũkũrũ, ũndũ ũcio ũngĩ andũ akũrũ, mũbatiĩ mwambe mũmareke marie mũtekwaria mũkirĩte.

Nĩ harĩ bata mũnene mũno gũikara ũkĩonagia arutwo kũrigita kana gwĩka andũ canjarĩ, nĩgetha matigekage mahĩtia mũno kaingĩ. Koguo nĩ gwa bata mũno ũkamonereria ikinya gwa ikinya ũrĩa mabatiĩ gwĩka, makerorera, magathoma ũkamerethera maũndũ mothe. Nĩgetha rĩrĩa magĩtũmwo kũrĩa thibitarĩ-inĩ matigathiĩ kwambia gwĩka mahĩtia, tondũ magĩka mahĩtia nĩmekũiga mĩtũrĩre ya arwaru eeh hatĩka-inĩ.

Rĩrĩa kuoma mũno, kana mbura yaga gwa kahinda karaihu, athuri arĩa amũre, na athuri arĩa akũrũ, nĩmathiaga kũrĩa mũkũrwe wa nyagathanga, kũu nĩkuo magĩthiaga kũrutĩra Mũrũngu kana, Mwene Nyaga magongona ma kũmũthaitha, Makamũthĩnjĩra mbũri, makamũcinĩra, na makamũthaitha mũno, nĩgetha agĩtuurĩrie mbura, na ĩgacoka ĩkaura.

Ũndũ ũyũ ũranyonia atĩ, kana ũkandirikania atĩ nĩ wega kwa mahinda maingĩ kana gwa kwa ihinda kwa ihinda na ihinda ũgathiaga kũrĩa thibitarĩ nĩgetha ũrorwo ũgima waku wa mwĩrĩ. Ũgathiĩ ũgathimwo ũkaambĩrĩria okorwo nĩ ta maitho, ũgathimwo makoneka kana nĩ mega. Okorowo nĩ higo, okorwo nĩ ini, kana handũ hothe. Ũgeekwo scan ya mwĩrĩ wothe nĩgetha woneke kana wĩ mũgima, ũgathimwo nginya thakame.

Gũkũ nĩ thukuru, na ũyũ nĩ thukuru wa college. Na nĩ kũroneka kwĩna arutwo, na nĩ kũrĩ na mũrutani haha nĩ aroneka akĩruta kana agĩthomithia airĩtu aya erĩ gũgĩthomithia kana kũhũthĩra kompiuta. Ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ nĩ mekũgia na ũhoti kana na wandandũku wa mahinda kana mathomo ma kĩrĩu tondũ mothe marakĩgerera intaneti-inĩ, na kompiuta nĩ cia gũgĩthũrima kana kũnyabara internet.

Kahinda gatarĩ karaihu mũno kahĩtũku nĩ kwarĩ na thimũ, na thimũ icio citiarĩ na maũndũ maingĩ. Citingĩahotire gwĩka maũndũ maingĩ tondũ wĩra wacio warĩ wa kũhũra tu na o na network citianyitaga wega. Kwoguo ciakoragwo na aerial, aerial ndaihu ũkahingũra nĩgetha cinyite network ũhote kũaranĩri na mũndũ ũngĩ. No gwa thikũ ici, thimũ nĩ njega, ciĩna internet ĩna hinya kwoguo, ũkinyanĩria wa maũhoro nĩ ũrathiĩ kwa naihenya mũno na njĩra hũthũ.

Gũkũ nĩ kũroneka kwĩ na andũ maikaire thĩ mũno na gĩtĩo kĩnene, mehandĩte mũno mathikĩrĩirie wega, mategeta matũ ta ta mbawa tondũ mũndũ ũrĩa ũraria ti ũngĩ tiga mũnene witũ, mũtongoria witũ, tũmũmeneta mũno ũreetwo ndagĩtarĩ Ruto, kana Kasongo kana El Chapo. Nĩ aroneka nĩ mohoro aramahe na ngwĩhoka nĩ mohoro ma ma kana ũhoro ũyũ aramahe nĩ wa ma na nĩ ũgũtũĩka wa kĩguni tondũ nĩ atũrakarĩtie mũno.

Ũndũ wa mbere, nĩ harĩ bata mũno kũhũra mbica, tondũ mbica nĩ citeihagia kũririkana kana mbica nĩ kĩririkano kwa kaikara kana wa tindĩkanga matukũ, nĩ wendaga ũkerorera mbica nĩgetha ũkaririkana maũndũ marĩa mahĩtũkire rĩmwe nĩgetha ũkaigua wega kana ũgakena. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wega mũno kuona arutwo makĩheyo laptops kana kompiuta, tondũ nĩ mekũhota gũthoma nacio na nĩ cikũmateithia na magĩe na wandandũku wa meciria.

Wa kamũiria ũthecete mũndũ cindano kana mũrũaru waku cindano, ũbatiĩ waambe woye mbamba, ũmĩhake thibiriti nĩgetha ũmũthambie hau ũratheca cindano hatigakorwo hena njĩmuthi ona ĩmwe. Ũcoke, woye woye cindano yaku ũmĩnyite na guoko. Ũcoke waambe ũmũthathae guoko, ũmwĩre atige kũgatha guoko okorwo nĩ akũgathĩte, ũmwĩre ahorere, ũgacoka ũkamũtheca cindano ĩyo, na ũgacoka wamĩruta ũkamũnyitĩrĩra hau wa mutheca na mbamba nĩgetha ndakaure thakame.

Mũndũ nĩ abatiĩ kũrorwo ũgima wake wa mwĩrĩ, kaingĩ tondũ no ũkorwo wĩna mũrimũ na ndũramenya, mũrimũ ũcio ũgakorwo ũrethegea, ũgethegea mwĩrĩ-inĩ waku koguo mũrimũ nogũkũra ũrakũra na oũrĩa mũrimũ ũrakũra nĩguo ũgũtuĩka kĩremithia kũrĩ mandagĩtarĩ kana ũgatuĩka ũgakorwo wĩ na hinya kũhona naihenya ona watua kũrigitwo nogakorwo nĩ ũkũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno. Koguo rĩrĩa warorwo tene na mũrimũ wamenyeka tene nĩ ũkũhota gũthondekwo nĩgetha wagĩre na ũke wega ũtanahatĩrĩrio nĩ mwĩrĩ.

Rĩrĩa mathukuru maitũ ma tuo na kompiuta nĩ andũ a wendi mwega, andũ acio nĩ mateithagĩrĩria mũno arutwo, makĩria a thukuru ũcio, na arimũ o taguo, nĩgetha gũgakorwo na wandandũku wa mathomo, makahota kumatha maũndũ maingĩ marĩa mangĩthomithia ciana. Nao nacio ciana tondũ mwarimũ akĩmathomithagia quarter, nao makeethera gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ, makahota kũhũthĩra kompiuta ciao magetha maũndũ mau mothe kũrĩa kompiuta-inĩ, nĩgetha makagĩa na ũgĩ mũingĩ.

ĩno nĩ printer, nĩ ya gũcaba maratathi. Kwa mũhiano ũngĩhe mũndũ macini ĩno ya gũcaba maratathi, no nginya ũmwonereria ũrĩa ekũmĩnyitithani ikinya gwa ikinya. Ũcoke ũmwonie ũrĩa arĩĩkĩraga maratathi make nĩgetha rĩrĩa arenda gũcaba kĩndũ akahota kũmenya harĩa egũĩkĩra marathi make, nĩgetha maume mena maandĩko. Ũgacoka ũkamwonia gũcaba, na gũscan maratathi mau na indo iria ingĩ arabatara, kwoguo, nĩgetha akorwo ena ũgĩ na ũmenyo wa macini ĩyo.

Rĩrĩa ũkũhanda mũhĩa, mũhĩa nĩ wendaga ũkahandwo wega tĩĩri-inĩ mũnoru, tĩĩri mũbacĩrĩre, tĩĩri ũtarĩ na ria, ũkamĩthondekera handũ hega nĩgetha ũkamĩhanda, na nĩyendaga gũikara ĩgĩitagĩrĩrio maĩ kaingĩ gwa kaingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa mĩanga, mĩanga nayo wamĩhanda ĩhandagwo weega ĩtigithĩkanĩtio, ndũkamĩhande ĩkuhĩrĩirie mũno, ĩkuhanĩrĩirie mũno, ũgacoka ũkamĩkĩra thumu nĩgetha mũtĩ ũcio wa mwanga ũkagucia thumu ũcio nĩgetha ũgakorwo wĩ na mĩri mĩtungu tondũ mĩanga nĩ ĩkĩrĩ nĩ mĩri.

Nda ĩrĩa ĩtahũnaga. Rĩu ibuku nĩ rĩa gĩthweri, na rĩandĩkĩtwo nĩ mwandĩki wa mabuku kana mwandĩki wa mabuku ma gĩthweri na nyĩmbo cia gĩthweri, irĩa cithimithagio macukuru-inĩ maitũ thekondarĩ. Etagwo Ken Walibora. Mwandĩki ũcio nĩ arĩ gatũ mũno, no nĩ acokire akĩũragwo ee mwena wa Nairobi, na kũguo ndakoretwo rĩu. Kũguo nĩ ũrakĩmenya akĩhurũka mabuku make kana ũũgĩ wake agĩthire onaguo.

Minji kaingĩ cikũragio kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Nyandarua. Na nĩgetha ũhande minji, wambaga kũharĩrĩria mũgũnda waku weega, ũkaũrĩma wega ndũrĩ na ria ona rĩmwe. Ũgacoka ũkenja marima maku, ũkahanda, ũgaikia minji ciaku na ũgekĩra thumu, na ũkaumbĩka na tĩri nĩgetha cikĩambie kũmera. Cikamera haniini cikamera, he handũ cigũkinya ũcithecere mĩtĩ, tondũ minji ndĩngĩhota kũĩrũgamia no nginya ĩrigicĩrie kana ĩnyitĩrĩre handũ, ta mũtĩ-inĩ ũguo, kuoguo ũgacithecereria, mĩtĩ nĩgetha cikũre cikũrĩre mĩtĩ-inĩ ĩyo, nĩgetha cihote gũciara.

Rĩrĩa wahanda mbegũ njega, mbegũ yumĩte kũũria kwa nyũmba cia ũrĩmi kana laboratory cia Kenya cia ũrĩmi, mbegũ ĩthũrimĩtwo nĩ mangirigaca ma gũku bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, mbegũ ĩyo wamĩhanda harĩa mũgũnda, ũcoke ũmĩkĩre thumu, na mũgũnda ũcio ũkorwo wĩ mũnoru wega, mbembe ĩyo nĩgũkũra ĩ njega ĩna hinya ũcoke o ũrĩa ĩrakũra ũmĩrĩmĩre wega nĩgetha ndĩgakorwo ĩ na ria rĩrarĩa indo iria cirabatara gũkũria mbembe, mbembe ĩyo ĩgũkũra ĩ nyingĩ na nĩ ũkũgĩa na magetha maingĩ na mbembe ciume ciaku ciĩ thaka.

Rĩrĩa ngũhanda mbembe ĩka ĩmwe, ĩka ĩyo ĩmwe nĩ ĩrutaga makũnia ma mbembe kuuma makũnia ikũmi na merĩ. No ndacoka ndahanda mboco nacio, mboco icio nĩ cikũraga na cikaruta, cikauma ciĩ nyingĩ cikaruta makũnia kuuma makunia ikũmi na manana. Nacio karati, ingĩkĩhanda karati ĩka ĩmwe, karati ciumaga kuuma makũnia twenty nine nginya makũnia thirty five, na kogwo karati nĩcio cikoragwo ciĩna magetha marĩa maingĩ.

Kwa mũhiano ingĩgetha mbembe, thutha wa gũciũmithia mbembe icio nĩ njokaga gathiĩ ngaambia gũcithura, ngacagũra mbembe iria njũru ngacite kana ngacihe ngũkũ. Thutha ũcio mbembe icio nĩ ndĩcitwaraga gĩthĩi, nĩgetha cithiĩ cikonyorwo. Ciamba ciakonyorwo ngagaya mbembe cigana ũna ciakwenderia ikamba, icio ngonyore ciĩtagwo mũthokoi. Ngacoka ngooya mbembe ici ingĩ ngonyore, ngathĩa mũtu, mũtu wa grade, nĩgetha ũgagĩkorwo wĩna agũri aingĩ.

Rĩrĩa ndagetha irio ciakwa, njambaga ngacianĩka riũa-inĩ nĩgetha ciambe ciũme maĩ, tondũ maĩ nĩ magĩthũkagia, nĩ matũmaga tarĩngĩ igume kana ciambie gũbutha. Thutha ũcio nĩ njokaga ngaciĩkĩra makunia wega, kana handũ hega handũ hatheru. Ngaciĩkĩra nĩgetha ngacoka ngacikia ikũmbĩ. Ikũmbĩ narĩo nĩ rĩega tondũ rĩakĩtwo wega igũrũ, rĩna mbaũ rĩtirĩ thĩ. Kũguo gũtirĩ ũrĩa cikũgucia ũgunyi ũrĩa wa tĩri, na koguo citigũthũka nĩ cikũhota gũtũũra gwa kahinda karaihu.

Kaingĩ andũ nĩ mahandaga mataanyĩte mbura no gũgacoka gũkaaga kuura, kwoguo ũgakora magetha maku, okorwo mbegũ nĩ ũraciikĩtie tĩĩri-inĩ cikaaga kũmera. Rĩngĩ no ũkore nĩ ciamera wega no nayo heho ĩgooka, ĩkahũra mĩmera yaku yothe ĩgakua, ĩkaaga kũmera. Rĩngĩ nĩ ũkoraga nĩ wahanda na bataraitha, ũkahenio ũgakora bataraitha ĩyo ĩrarĩ njũru, na ũraĩrĩtwo nĩ njega, nĩ ĩkũrehe magetha maingĩ, kwoguo ũgakora nĩ wathũkia mĩmera yaku ũru mũno.

Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa mbembe citikoretwo igĩka wega. No arĩmi magĩreherwo mbembe kana mbegũ cia mbembe irĩa njega nĩgetha macihande, mbegũ irĩa cithũrimĩtwo kuma manyũmba-inĩ ma arĩmi kana laboratory cia arĩmi, mbembe iria ithũrimĩtwo nĩ mangirigaca, mbembe icio no ikorwo ikĩmateithia mũno, tondũ nĩcikohota gwĩtiria rĩera rĩa gĩcigo gĩakwa, na cihote kũmera wega. Rĩngĩ, o rĩngĩ nĩ mabatiĩ mareherwo bataraitha irĩa njega tondũ ndigũĩciria nĩ matũnganaga na bataraitha njega irĩa cigũtũma mbembe ikũre na ikũre narua.

Ũũ nĩ kuuga atĩ macukuru maitũ nĩ mathiĩte na mbere mũno, na nĩ mathukuru kwanja ma primary. Mathiĩte nambere mũno tondũ nĩ maroneka mena indo nyingĩ mũno cia gũthomithia ciana ciao. Irathi nacio nĩ ironeka nĩ njake wega, ciĩna thitima, nĩ cironeka nĩ ibacĩrĩrwo wega mũno tondũ nginya metha na itĩ nĩ ironeka nĩ njega mũno, na kwoguo, na irathi ici nĩ theru mũno makĩria. Kwoguo nĩ ũndũ haronania haha maũhoro wa gĩthomo gĩa primary nĩ gĩbacĩrĩirwo mũno.

Rita rĩakwa rĩa mbere gũkorũo ndĩ mũcemanio-inĩ ta ũyũ, wĩna andũ aingĩ, warĩ mũcemanio wa thukuru ya thekondarĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Na thukuru ĩyo yarĩ ya airĩtu. Na kuoguo tũathiĩte kũmaruta ũhoro wa, nyamũ cia githaka na mĩtitũ, na kuoguo, ndarĩ rũhonge-inĩ rwa KWS, kana rũhonge rwa nyamũ cia gĩkũ bũrũri-inĩ Kenya. Rĩu kuoguo, airĩtu acio nĩndakĩrirũo ndĩmarĩrie, ngĩmarĩria wega, na nĩniĩ ndahũraga mbica, na kuoguo nĩmathumburire mũno, tondũ mendaga o mũndũ o mũndũ nĩarakĩenda kũhũrũo mbica e thukuru, na matikĩrĩ na thimũ, nĩmangiire mũno.

Thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ gwĩ kũndũ gũtakinyagĩrwo na intaneti wega. Na kwoguo thirikari ĩno itũ ĩbatiĩ yoe kĩgĩna kĩrĩa ĩheaga makaũnti, ĩongerere kaũntĩ icio ciĩna thĩna ũcio wa intaneti kana icio cina kũndũ gũtakinyĩrĩtwo nĩ intaneti, mamoongerere kĩgĩna nĩgetha mathiĩ maambĩrĩrie project icio, na nĩgetha o na matũra mau matakinyĩirio matakinyĩrĩtwo nĩ ũthii wa nambere maambie gũkũra o nao, na gũkũra kũambagia na kĩndũ ta intaneti.

Intaneti ĩtarĩ na gĩthimi ya WIFI, andũ aingĩ mũno nĩ maramĩenda na nĩ maramĩĩkĩra mĩciĩ-inĩ yao tondũ internet ĩyo, okorwo nĩ ũmĩrĩhĩire na kwĩna thitima, we thimũ yaku ĩgũtinda ĩ updated tondũ internet ĩyo nĩ ĩteithagia thimũ gũkorwo ĩkĩ ĩ update yo yenyewe. Ningĩ internet ĩyo nĩ ĩrĩ mahũthĩro maingĩ, no mũhũthĩre mũrĩ andũ aingĩ, no ũhũthĩre kũĩrorera tibii, no ũhũthĩre gwĩka maũndũ, eh kũhũthĩra kompiuta, no ũmĩhũthĩre na indo nyingĩ mũno ta nginya o na laptop.

Rĩrĩa arutwo marathoma kũgerera intaneti, kana ciĩtagwo online classes na lugha kana kĩmonimoni. Kwoguo rĩrĩa arutwo marathomithio kũgerera njĩra ĩyo, niĩ nĩ njũĩ matinyitaga wega na ingĩ o nao, aingĩ ao o na matibuatagĩrĩra irathi icio tondũ no ũkore mũndũ e ũrĩrĩ, na aratua e kĩrathi, tondũ aragĩthoma e nyũmba. Ningĩ nĩ cirigagĩrĩria mũno arutwo gũthiĩ ma practical tondũ rĩu ũngĩkorwo ũragĩthiĩ practical, ũronio thimũ-inĩ kana gĩcicio-inĩ handũ ha we mwene wĩke practical, nĩ wakĩona rĩu matigokorwo makinyanĩirie ikĩro.

Thĩinĩ wa macukuru maitũ, nĩ ũkoraga arutwo amwe matirakinyĩrwo nĩ internet kana matirĩ na internet. Kwoguo macukuru nĩ mabatiĩ mamenye okorwo he mwana kana mũrutwo ũtarĩ na laptop kana atarĩ na thimũ, ndarĩ na kĩndũ kĩngĩmũteithĩrĩria gũthoma kũgerera internet, mamagũrĩre kana mamahoere ũteithio kuuma gwĩ thirikari nĩgetha matwarĩrwo kana mateithio na thimũ kana laptop nĩgetha mahote kũthoma na internet.

Thimũ nĩ cia mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũri thimũ ta TECNO, nĩ kũri thimũ ta OPPO, nĩ kũri thimũ ta Redmi, nĩ kũri thimũ ta SAMSUNG, nĩ kũri iPhone. Thimũ nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno, no thimũ ĩrĩa nyendete mũno makĩria nĩ thimũ ya SAMSUNG. Na SAMSUNG nĩ thimũ njega tondũ nĩ ĩkoragwo ĩna, ndĩ hang'agi, na bandũ nĩ ĩkoragwo ĩna kamera njega mũno, na storage kana nabathi ya kũiga indo ciaku cia, cia iria cia intaneti nĩ nene kwoguo nĩ thimũ njega.

Kambuni ta Safaricom mabatiĩ makaheanaga promotion, na rĩrĩa maheana promotion nĩ, promotion ici kwa mũhiano okorwo n ĩ ihinda rĩa thũkũ, magooka kũria matũra-inĩ, magooka na makari mao, maturera, nĩgetha makarehe aini, gũkainwo, magatũbundithia ũhoro wa intaneti na ithuĩ tũkagũra indo iria menacio maratwenderia. Kwoguo hau no hateithie mũno. Ningĩ no mahingũre mawĩra, mareke mbeũ njĩthĩ cithiĩ cigathome hau cikĩmarutagĩra wĩra na kwoguo hau o na ho nĩ magũkorwo mateithĩtie.

Gũkũ nĩ ndĩrona nĩ thibitarĩ. Na haha hena mwanake ũroneka aingĩrĩtie heho mũno na thingo-inĩ ici cia thibitarĩ ĩno nĩndĩrona harĩa hena kĩndũ gĩgwĩtwo VCT . Na kuoguo mwanake ũyũ, heho ĩno to heho, nĩarona ta ararũmĩte kũndũ kũũru, kũndũ kũũrũ kũndũ gũtarĩ kwa mĩtheko, na kwoguo mwanake ũyũ nĩarerira mũno gĩtũmi kĩa ndakahũthĩre mũbira. Kwoguo nĩareria mũno okĩte gũkũ kũrora kana nĩakĩnyitĩtwo nĩguo kana e sawa nĩgetha agĩcokwo nĩ thayũ.

Rĩrĩa honge ciarĩ cia gĩthirikari cioka kũrĩa matũrainĩ naciarehera ta airĩtu amathukuru ma primary na ma secondary ta kwa mũhiano makamarehera Softcare nĩmakoragwo mamatĩithĩtie mũno tondũ andũ amwe matikoragwo mena mbeca na matikoragwa ku afford indo imwe ta icio, kwoguo rĩrĩa ciama ici itarĩ cia thirikari cioka kũrĩa matũrainĩ nĩcikoragwo ciciakĩgũni mũno mũnomũno na tondũ airĩtu acio nĩmegũkorwo makĩgacirithia nginya ũtheru wao kĩũmbe.

Rĩrĩa wagetha mbembe, nawagetha mbembe nyingĩ makũnia maigana ũna, makũnia kwa mũhiano ta makũnia mĩrongo ĩrĩ na inyanya, mbembe icio nĩ ũbatiĩ ũgaciga kũndũ ta ikũmbĩ, ikũmbĩ rĩega, ikũmbĩ rĩtarĩ na mĩanya, ikũmbĩ rĩtaingĩria heho kana maĩ, kana ikũmbĩ rĩtaraura, nĩgetha mbembe icio itikagĩe na ũgunyu na mĩanya ĩno , ikũmbĩ rĩtarĩ mĩanya nĩ rĩega mũno, tondũ nĩrĩrigagĩrĩria indo ta mbĩa, na mbĩa nĩikĩrĩaga mbembe, kwoguo nĩũgũkora ciaganĩte mũno kũ,u citũrangĩte makũnia cigaitanga nginya mbembe kũu thĩ.

Kandi yaku ya NHIF, wĩ mũrũaru wa gũkoma, okorwo nĩ surgery wekwo, kandi ĩno yaku nĩ ĩgũkũrĩhĩra gĩtanda, ĩkũrĩhĩre ndawa na ĩkũrĩhĩre kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ, kwoguo no ĩkũrĩhĩre nginya ciringi ngiri magana matatũ. Na rĩrĩa wĩ mũrũaru wa nja okorwo nĩ mũrimũ, mũrimũ ũkũrigitwo na wũinũke mũciĩ, nĩ ĩgũkũrĩhĩra mbiru ĩyo yothe ya ya ya ndawa, na ya kũona ndagĩtarĩ, na ya ithimi na nĩ ĩgũkũrĩhia ciringi ngiri, nĩ ĩgũkũrĩhĩra ciringi ngiri igana rĩmwe.

Kahinda kahĩtũku ndĩ mũnini, arimũ nĩ matũtukanagia mũno nĩũndũ wa wũingĩ wa ciana. Ũgakora kĩrathi kĩmwe mũrathoma mũrĩ caina ngũrani, kwĩna ciana nyini na kwĩna ciana nene. Na hĩndĩ ĩyo, mwarimũ ambaga gũthomithia ciana nini agacoka agaciĩra cikome nĩgetha atũthomithie ithuĩ ciana nene. Kwoguo kwa mahinda maya rĩ, kwa mahinda maya nĩ mega mũno tondũ no ahingũre harĩa tibi, ambe amathomithie marĩ othe makĩroragĩra na acoke athomithie aya angĩ o nao o ũguo, o taguo.

Ũreri, wa ngũkũ, nĩ mũritũ mũno, ti mũhũthũ ona hanini. Na kuoguo rĩrĩa ũrarera ngũkũ-rĩ, na makĩria ngũkũ cia nyama, ona ngũkũ ici ingĩ cia kienyenji na cia matumbĩ, rĩrĩa ũracirera, ,thaa ingĩ nĩũkoraga irio cia cio ciĩnagoro mũno, na kuoguo tarĩngĩ ũngĩkora ngũkũ ciaku akorũo nĩ cia matumbĩ citirarekia-rĩ, nĩĩĩ, nĩũgũkora ndũrahota kũgũra irio, kuoguo ukambia gũcihe mahuti, mahuti mau mena ngirini, no ngirini ĩyo nayo, cirarĩa, nĩya mwanya mũno, tondũ nĩtũmaga itumbĩ rĩkauma rĩithaka mũno mũno mũno makĩria.

Ngũkũ nĩ imwe cia nyoni iria cinyitaga mĩrimũ narua mũno, na kwoguo rĩrĩa ũkwenda kana ũkwenda kũingĩra kĩaga kĩa ngũkũ, nĩgetha either ũgacihe maaĩ kana ũcihe ũcihe irio, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩgacĩrithia ũtheru waku we mwene. Ũtanaingĩra kũrĩa kwa ngũkũ na gumboot icio ciaku, no nginya ũcihũre, ũcithambie na ndawa ya kũruta germs. Ũcoke waingĩra kũrĩa ũguo, ũgathiĩ ũgathambia indo icio cia gũciheera maaĩ na ũgathambia icio cia kũciheera irio nĩgetha ũgaciheera irio handũ hatheru, nĩgetha cihote kana ũcirigĩrĩrie kuumana na mĩrimũ.

Matumbĩ me bata mũno na nĩ marĩagwo nĩ andũ aingĩ na nĩ marĩagwo kwa njĩra nene mũno. Kwoguo matumbĩ nĩ meendekaga matumbĩ ma ngirĩndi. He ngirĩndi ĩrĩa yendekanaga na matumbĩ marĩa meendagia mũno nĩ matumbĩ ma kĩenyenji. Na kwoguo matumbĩ mau ma kĩenyenji makoragwo matumbĩ mena mũruru mwega mũno rĩrĩa wa maruga, na nĩ matumbĩ manene. No nginya makorwo mena thaithi nene nĩgetha magĩkorwo me makwendeka na makorwo me ma kwĩendia.

Nĩũndũ wa matumbĩ gũikara makĩrĩagwo na njĩra nene mũno mũno nĩ andũ a Kenya rĩ, thoko yamo kana mbeca ciamo nĩ ciikaraga cigĩcenjagia. Na rĩmwe ciikaraga cigĩcenjagia nĩũndũ wa economy ya Kenya o ũrĩa ĩrathiĩ, tondũ ĩragĩthiĩ ĩkĩhaicaga, ĩgĩcukaga, ĩkahaica ĩgaikũrũka. Nĩngĩ, itũmi ingĩ itũmaga thogora wa matumbĩ ma Kenya ũkorwo ũgecenjacenjia nĩ gũkorwo kwĩna kwĩna tũrĩanĩme tũrutaga matumbĩ kũrĩa mwena wa Ũganda, tũkarehe gũkũ Kenya na mbei ya thĩ, kwoguo thogora ũgaikara ũgĩcenjacenjagia.

Kambuni iria cionete uumithio mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ kwa mĩeri mĩhĩtũku nĩ kambuni ĩmwe ta kambuni ya KTDA, kambuni ya macani. Tondũ nĩ moongereirwo gĩcunjĩ nĩ thirikari nĩgetha mahote kũrĩha arĩmi. Kũrĩ kambuni cia kahũa, o na kambuni cia kahũa thirikari nĩ ĩigĩte mbeca nyingĩ mũno kũu. Nĩ kũrĩ kambuni ĩno ĩngĩ ĩtagwo Del Monte. Del Monte, nĩũndu wa matunda gũkorwo me maingĩ mĩeri mĩhĩtũkũ, mananathi, nĩ ĩhotete gũkorwo ĩgĩthondeka juice nyingĩ mũno na ĩgakorwo ĩna, ĩkĩhota kwendia juice kwa wũingĩ.

Maumĩrĩra ma gĩthomo nĩ moongererekete mũno makĩria nĩũndũ wa intaneti. Intaneti nĩ ĩteithĩtie mũno harĩ ũkinyanĩria wa gĩthomo kuuma kũrĩ arimũ gũthi kũrĩ arutwo. Tondũ nĩ ũgũkora ta rĩu, kahinda kahĩtũku, gatarĩ karaya, nĩ kũrathundũrirwo ũhoro wa Kurasa. Kurasa nĩ apu ĩna kira kĩndũ. Wa thi kũrĩa intaneti wetha Kurasa, kũu wĩna kira kĩndũ gĩa gĩthomo kuuma gĩthomo gĩa primary, gũthi gĩa secondary mathomo mau mothe me kũu. Na kwoguo nĩ ũteithĩtie mũno harĩ arimũ na arutwo, makahota kũhũthĩra nĩgetha magĩthome.

Kũrĩa Garissa gũtiũĩkaine mũno na maũndũ ma ũrĩmi, tondũ riũa rĩa kũu rĩakanaga ka ka ka. Riũa ona riũa rĩa kĩroko nĩ riũa ũtangĩota nĩũrĩa rĩhiũhire. Riũa rĩtũmaga kũndũ kũu, kana kauntĩ ĩyo, yũmagare ka, na ĩgakorũo ĩna thĩna mũingĩ mũno. No rĩu kũndũ kũu nĩkũreragũo ngũkũ, na nĩmareraga ngũkũ cia kĩenyenji. Ngũkũ icio cia kĩenyenji ũndũ wa mbere citibataraga maĩ maingĩ mũno, na nĩcihotaga kwĩhurĩria, na kuoguo ngũkũ icio nĩikogagũo ina hinya, na nĩ cirĩ mũrĩo mũno, ona gũtuĩka citindaga ikĩrĩa mahiga.

Matumbĩ ũngĩaga kũmabacĩrĩra kana kũmamenyerera wega rĩrĩa ũramongania nĩũkoraga nĩmegũkuanga maingĩ mũno na kwoguo nĩũgũthiĩ hathara, tarĩngĩ noũkore matumbĩ maku ngũkũ ciaku cireketie matumbĩ kũndũ kũu o guothe ũbatie wĩingĩre kĩaga kĩu ũhoreire utegũtinda ũgiciũria tondũ wateng'erania nacio kũu matumbĩ nĩmegũkua níngĩ ngũkũ nĩcihotaga kana nĩcirĩaga matumbĩ macio me enyewe no rĩrĩa wacihe calcium citingĩrĩa matumbĩ kwoguo ũkahota ona kuona baita ya matumbĩ maku marĩa ũrakĩrogota.